Ore enaiko peyie aliki iltung'anak peinyiang'u ilainini le airtel naa kaliki esidano naata olaini le airtel tenkitanyaanyukoto keeta offers sidain neeku naa kelelek sii credit enye tenijo ae compare orkulikay ainini neeku kaidin naaji atoliki esidano naata lelo ainini peatumoki ahom ainyiang'a.